Mbica ĩno, ĩronania, andũ eerĩ, ona ningĩ, nĩĩroneka kwĩna gĩtingatinga, kĩa rangi mũtune, ona ningĩ, hena ũrĩa ũrakorwo akĩtwarithia gĩtingatinga gĩkĩ. Ona ningĩ, nĩ haroneka atĩ gũkũ kũronania kwĩna mĩtĩ, kũũguo nookorwo nĩ handũ mũtitũ-inĩ, ona ningĩ no akorwo ni bara ĩrathondekwo ya mũtitũ. Ũndũ ũcio ũngĩ, gĩtingatinga gĩkĩ kĩna, handũ ha gũikia ta thumu ũguo, kana irio nigetha ũkahota kũhanda. Ũndũ ũcio ũngĩ kũringana na ũrĩa ũmwe wa andũ aya ekirĩte, ni maroneka matinda handũ wĩra, ona ningĩ ũcio ũngĩ aroneka tarĩ we ũkũmahete wĩra.

Mbica ĩno ĩronania ngũkũ, kana kũringana na ũrĩa ĩigana nĩroneka ta ĩrĩ gacui, ona ningĩ nĩĩroneka ĩkomeirio handũ kĩratathi kĩirũ, koguo nĩ kuonania, arabu kũringana na ũrĩa ĩkomete nĩĩroneka ta gacui kana ta ngũkũ ĩno ĩkuĩte. Ona ningĩ nĩĩronekana ta yuma handũ hena ũigũ, nĩgũkorwo mathagau mayo nĩmaroneka ta marĩ mahehu. Ũndũ ũngĩ nĩnyandĩke namba kũgũrũ-inĩ kũmwe, koguo no gũkorwo ĩno ĩno ngũkũ ĩkoragwo ĩigĩtwo hamwe na ingĩ nyingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, ngũkũ ĩno nĩĩroneka mathagu mayo nĩmamaumĩte, koguo no gũkorwo harĩa ĩraikarĩte hatirakoragwo hena wagĩrĩru ũrĩa wagĩrĩire nĩguo ũhote kũiga ngũkũ.

Mũndũ nĩgetha atũike wa kũrũta wĩra wa mũgũnda, no nginya akorwo na indo irĩa ikoragwo igĩbatarĩka, nĩgetha athiĩ arũte wĩra mũgũnda-inĩ. Koguo ndona mbica ĩno nĩ ndĩreciria ũrĩa mũndũ agũraga macembe, theci, ona kana mabanga, nĩgetha rĩrĩa akwenda gũthiĩ mũgũnda agacitũmĩra na agathiĩ kũrũta wĩra nacio. Ũndũ ũcio ũngĩ ndĩreciria nĩ atĩ, mũndũ rĩrĩa arĩ mũgũnda-inĩ, rĩmwe nĩ ahũraga ndawa mĩmera yake kũhũthĩra mbombo, koguo nĩ endaga gũkorwo agũrĩte gĩkuo kĩrĩa gĩtagwo kĩabũrũni, nĩgetha rĩrĩa atua kũhũra dawa mũgũnda-inĩ ũyũ, agagĩkĩra abũrũni ĩyo, ona ningĩ agekĩra macicio marĩa ma kũgirĩrĩria ndawa ĩyo kũingĩra maitho, nĩgetha ahũra, ndĩkamũrehere mathĩna ona marĩkũ. Ũndũ ũngĩ, nĩ ndĩreciria ũrĩa mũndũ agũraga gacembe karĩa karamũkenia, ona ningĩ agagethera kamũtĩ kega, nĩgetha athiĩ mũgũnda ndagakĩnogage mũno, no gakamũteithia kũrũta wĩra wega.

Nĩgetha ũhote kũruta mũndũ ũhoro wa kũhanda mababaĩ, wa mbere, mũndũ ũcio ũrathomithia ona ningĩ ũcio ũrenda kũruta, no nginya akorwo na wendi wa kũrĩma mababaĩ. Ona ningĩ, akorwo nĩ aramenya ũrĩa ka nĩ aramenya harĩa arĩendagia thoko ya mababaĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, no nginya ũmuonie kũrĩa mĩtĩ ĩno ya mababaĩ ĩrutagwo, kana mĩmera ĩno ya mababĩ. No ũmuonie atĩ mũndũ nĩ omithagia mbegũ cia mababaĩ, ũgacoka ũgaciita handũ nĩgetha ikaumĩra kamũmera kau, arabu ũgakaruta hau ũgathi ũgakanda. Ona ningĩ, no nginya ũmuonie ũrĩa marima macio ma kũhanda mababaĩ menjagwo. Ona ningĩ, ũrĩa marima macio makoragwo matiganĩte na marima macio mangĩ ma kũhanda indo ta mbembe. Koguo, no nginya ona ningĩ ũmuonie indo ta thumu, irĩa abatiĩ gwĩkĩra, ona ningĩ, ũmuonie ndawa irĩa abatiĩ kũhũra. Ũndũ ũcio ũngĩ, no nginya ũmuonie atĩ mababaĩ makũra, ũrĩa matuagwo kana rĩrĩa meruha ũrĩa matuagwo. Ona ningĩ, ũmũthomithie ũrĩa mũndũ arĩkia gũtua mababaĩ, amaigaga wega handũ, nĩgetha matigakorwo ma gũthũka. Ũndũ ũcio ũngĩ, no nginya ũmũthomithie ũrĩa mũndũ arĩethaga thoko.

Gakumuthi ta gaka nĩ konekaga mũno gũkũ njikaraga, nĩ gũkorwo nĩ gakoragwo na bata mũno tondũ nĩ gatũmagĩrwo gũthambia indo, kwa mũhiano, kanyamũ ta gaka ũngĩgakora mũno kĩoro-inĩ kana babu-inĩ, nĩ gũkorwo nĩko gatũmagĩrwo gũthambia kĩoro, ona ningĩ gũthambia babu, ũndũ ũngĩ nĩ kega mũno nĩgũkorwo nĩ gatũmaga kĩoro gĩthere naihenya ũtagũtinda ũgĩthumbũka, koguo nĩ wega mũndũ agũre gakumuthi ta gaka nĩgetha woka ũkahũthĩra ũgakahũthĩra ũgatwĩka wa gũthambia kĩoro gĩgathera wega.

Ũcenjia wa rĩera nĩ ũrehete maũndũ maingĩ matarĩ mega, kwa mũhiano nĩ ũrehete riũa rĩgakorwo rĩ rĩingĩ mũno, ona kana mbura ĩkaura ĩrĩ nyingĩ mũno, rĩrĩ nginya kana ĩgakĩria harĩa ĩbatiĩ gũthirĩra, kana ĩkanjia tene. Koguo, ndona mbica ĩno, nĩ ndĩreciria ũrĩa mbura yuraga ĩkaura nyingĩ, ona ningĩ, gũgakorwo na miihũro mĩingĩ, nĩ ndĩreciria ũrĩa andũ arĩa maikaraga hakuhĩ na maria, kwa mũhiano iria rĩa Naivasha, nĩ makoragwo makĩgũmĩrwo nĩ thĩna wa mũihũro, nĩ gũkorwo rĩrĩa mbura yaura nyingĩ maĩ maihũraga nginya magoka nyũmba-inĩ ciao, magakua nyũmba, ona ningĩ no makorwo magĩkua andũ. Koguo ndona mbica ta ĩno, nĩ ndĩreciria ũrĩa hĩndĩ ya mbura kana rĩrĩa mũihũro woka, ũrĩa andũ makoragwo na mathĩna, ona ningĩ, ũrĩa andũ makoragwo magĩtigwo matarĩ na ũikaro, nĩgũkorwo rĩrĩa nyũmba ciao ciakuo, makoragwo matarĩ handũ ha gũthii, ona ningĩ nĩndĩreciria ũrĩa mũihũro ta ũyũ ũkoragwo ũrĩ mũru nĩgũkorwo no ũrehe mĩtino ya gũtũma nginya andũ makue, ona ningĩ mahiũ, ona ningĩ ũtonga wa mũndũ wothe ũthiĩ, koguo ũkoraga ta rĩrĩa mũihũro ta ũyũ woka, mũndũ acokaga zero, nĩ gũkorwo ndakotagwo ona kĩ.

Nĩguo ũhote gũthondeka indo ta nduthi, kana mĩithikiri, no nginya ũkorwo na wendo wa kũmenya ũrĩa indo ta ici ithondekagwo, ona ningĩ ũndũ wambere, no nginya ũhote gũthiĩ cukuru kũrĩa ũgũthomithio kana ũgũikarania na mũndũ ũĩ gũthondeka nduthi nĩgetha ũkarora ũrĩa areka, ũkamenya ũrĩa agũthondeka, ũndũ ũcio ũngĩ no nginya hakorwo na nduthi thũku, nĩgetha ũkamenya ũrĩa ĩngĩhotwo gũĩkwo. Ũndũ ũcio ũngĩ, no nginya ũgakorwo na indo ta thubana, ona ningĩ mĩcumarĩ, ona ningĩ nĩ ũndũ buraithi nĩ ũndũ wa gũtũmĩra thĩinĩ wa ũthondeki ũyũ. Indo icio ingĩ no nginya ũkorwo na indo ta mwaki, na macini cia gũcinĩrĩra, tondũ kũrĩ maũndũ makoragwo nduthi-inĩ marĩa mendaga gũcinĩrĩrwo, ũndũ ũcio ũngĩ n atĩ no nginya ũkorwo na indo nyingĩ kana gathandũkũ ka indo ciaku, nĩgetha warĩkia ũkahota gũcicokia hau. Ũndũ ũngĩ, no nginya ũkorwo wĩna wendo wakwĩruta, ona ningĩ no nginya ũkorwo na handũ harĩa ũikagara, na handũ hau no nginya hakorwo he hakuhĩ na indo cia nduthi, nĩgetha wenda gũcenjia kĩndũ, ũkagũra naihenya.

Thĩinĩ wa mwaka ũmwe, nĩ thiaga gũcerera ndagĩtarĩ maita matandatũ, koguo nĩ kuonania harĩ mwaka, o harĩ mĩeri ĩrĩ, nĩ thiaga kuonna ndagĩtarĩ nĩgetha andore ũgima wakwa wa mwĩrĩ. Nĩ nyonete hena umithio mũingĩ rĩrĩa ngũthiĩ kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ, nĩgũkorwo rĩrĩa athiĩ andora, nĩ aroraga kana hena mathĩna maroka, ona nĩngĩ angĩmona kana ndĩna mĩrimũ aheaga ndawa tene, nĩgetha ngatuĩka wa kũhona. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, rĩrĩa ngũthiĩ kũrorwo nginya ũritũ, nĩ athomithagia kana akandara ũrĩa ingĩhota gũkorwo na mĩrĩre mĩega, ona ningĩ njenjie mĩikarĩre yakwa nĩgetha nduĩke wa gũteithĩka. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, nĩ athomithagia ũrĩa batiĩ kũnyua ndawa cia kuongerera ta thakame ũguo, ona kana vitameni, nĩgetha nduĩke wa gũthondeka mwĩrĩ. Nĩ nyonete hena umithio mũingĩ nĩgũkorwo, nĩngĩte na ũmenyo mũingĩ wa kũringana na mĩrĩre ona kũringana na ũgima wakwa wa mwĩrĩ.

Nguo, nĩ ikoragwo irĩ njega, nĩ gũkorwo nĩ iteithagia mũndũ aciĩkĩra, ndagathiĩ arĩ njaga. Ona ningĩ, kũringana na ũrĩa nguo ĩhana, nĩ iheithagia mũndũ gĩtĩyo. Nguo ta ĩno, na rĩrĩa kwĩna maambura, kwa mũhiano ma kirithimathi, andũ nĩ makoragwo makĩgũra tũkuo twerũ, nĩgetha rĩrĩa mathiĩ ta gũcera kwao mũciĩ gĩcagi, makoneka marĩ andũ athaka mũno, na andũ na andũ a kwendeka. Koguo nguo, kana ũguo ũrona cati na mũgutho, ona kana nguo cia atumia, nĩ ikoragwo na bata mũno, nĩ gũkorwo rĩrĩa mũndũ ekĩra, agatuĩka arĩ mũndũ ũtarĩ njaga, na arĩ mũndũ mũthaka. Nĩ gũkorwo rĩrĩa mũndũ agwĩkĩra nguo njega kana ekĩra irĩa ndarũkangu, mũndũ onekaga ta atarĩ na wĩcirio mwega, ona ningĩ ta agũrũkĩte.

Gwatũra mbaũ, kana gũcinyorokia, nĩ gũkoragwo na bata mũno gũkũ gwitũ, kana gũkũ gĩcigo-inĩ gĩakwa. Nĩ gũkorwo nĩ ũkoraga mbaũ ici ciatũrĩtwo, kana ikanyorokio, mũno mũno irĩa irĩa already irutĩtwo mĩtitũ-inĩ, na ikarehwo iganda-inĩ, nĩ ikoragwo irĩ cia bata mũno nĩ gũkorwo, rĩrĩa mathĩa mbaũ ici wega na macinyorokia, mũndũ nĩ ahotaga gũka gũcigũra, agathiĩ agaaka nacio nyũmba. Ona ningĩ, mbaũ ici nĩ ihũthakaga gwaka itĩ, metha, ona mĩbomu. Ũndũ ũngĩ, rĩrĩa mũndũ aka nyũmba ya ihiga ahũthagĩra o mbaũ ta ici kũratha, na nĩwona na nĩkĩo mbaũ ici irĩa bata mũno. Ũndũ ũngĩ, rĩrĩa mbaũ ciathĩa kana wathiĩ gĩthĩi-inĩ kĩa mbaũ, nĩ ũkoraga hena mura mũingĩ, ũrĩa umanĩte na mbaũ. Koguo mura ũyũ nĩ ũtũteithagia mũno nĩ gũkorwo, mũndũ no aruge naguo, ona ningĩ rĩrĩa kwaura mũno, mũndũ icagi-inĩ nĩ aitaga hau mũrango-inĩ, nĩgetha gĩko kĩingĩ gĩtigakĩingĩre nyũmba. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũkoraga, mbaũ ici ĩgĩthĩyo kana ikĩnyorokio, nĩ kũrĩ tũbaũ tũnini tumaga mbaũ-inĩ ici, na ũgakora andũ nĩ marenderio ta ngũ, koguo ũkona mbaũ, gĩthĩi kĩa mbaũ nĩ kĩrĩ bata mũno, nĩ gũkorwo mũndũ no athiĩ agũre mbaũ cia gwaka, agũre ngũ, ona kana agũre...

Kwĩrorera mathako nĩ kũngenagia mũno nĩ gũkorwo mũndũ nĩ akenaga na rĩrĩa kwanja ũcagũrĩte timu ĩrĩa ũrenda ĩhotane, nĩ ũkoraga ũgĩkera mũno nĩ gũkorwo nginya nĩ ũkoragwo ũkĩmaugĩrĩria mũno, nĩ getha ũkamahe, ũkamahe mwĩhoko kana ũkamomĩrĩria mathake wega, tondũ nĩ ũrenda macinde. Ũndũ ũcio ũngĩ, gũkorwo ũgĩthaka mwenyewe thĩiniĩ wa mathako ta maya mũndũ nĩ aiguaga agĩkena mũno, nĩ gũkorwo nĩ ũmenyaga wathaka wega no ũhotane ona ningĩ nĩ ũiguaga mwĩrĩ wacanjamũka. Ona akorwo nĩ ũnogaga, nĩ ũiguaga, tondũ nĩta mathoethi ũkoragwo ũkĩmeka, koguo ona mwĩrĩ waku ona ndũnogaga mũno no nĩ ũtuĩkaga wa gũkenerera mũthako toyũ.

Biti, nĩ ĩkoragwo ĩkĩonekana mũno gũkũ njikaraga, nĩgũkorwo nagũkũ njikaraga nĩgũkoragwo na mabundi maingĩ, na biti ĩno nĩ mamĩhũthagĩra gwaka, ona ningĩ, gũthima ithimi iria marenda rĩrĩa magwaka, ũndũ ũcio ũngĩ, biti ĩno nĩ njega nĩgũkorwo andũ nĩ mathimaga ta mbaũ, nĩgetha ũkamenya ũrenda gwaka, ũkamenya ũrenda gwaka gĩtĩ kana gĩtĩ kĩigana atĩa kũhũthĩra mbaũ icio, koguo biti ĩno nĩ njega nĩũndũ wa gũthima ũraihu wa kĩndũ, ona ningĩ, nĩ ĩteithagia mũno abundi rĩrĩa magũtua gwaka, nĩgetha matigake indo iria itagĩrĩire.

Ũrĩmi wa ngũrũwe ona kana ũreri wa ngũrũwe nĩ ũingĩhĩte mũno kũrĩ arĩmi aingĩ nĩ gũkorwo kũrĩma ngũrũwe gũtikoragwo gwĩ kũritũ mũno ona ningĩ gũtibataraga indo nyingĩ, nĩ gũbataraga gũkorwo o ũciakĩire wega, ũciheage maĩ ona ningĩ irio, no ũheage irio nginya ta borandi. Ndarora mbica ĩno nĩ ndĩreciria ũrĩa ũrĩmi wa ngũrũwe ũrehaga bainda kũrĩ mũrĩmi nĩ gũkorwo nĩ ateithĩkaga rĩrĩa athĩnja ngũrũwe ĩo akenderia andũ nyama ona ningĩ rĩrĩa ngũrũwe yaciara akendia twana tũu. Ũndũ ũcio ũngĩ nyama ya ngũrũwe nĩ ĩrĩ arĩi mũno nĩ gũkorwo andũ aingĩ nĩ mahotaga kũmĩgũra nĩ gũkorwo nayo ndĩrĩ goro mũno ona nĩ ĩrĩ cama. Ũguo rĩrĩa ndona mbica ta ĩno nĩ ndĩciragia ũrĩa andũ aingĩ matuĩkaga a kũgacĩra kana akuona bainda nyingĩ kũgerera ũrĩmi wa ngũrũwe.

Thirikari, ona ningĩ arigitani, ona ciama cia andũ kĩũmbe, ona ningĩ kwa mũhiano kĩama kĩa mũtharaba mũtune, nĩ kĩgeragia mũno kana nĩ igeragia mũno kũheana ũgĩ kana ũmenyo, nĩ ũndũ wa mĩrimũ ĩrĩa inyitaga andũ aingĩ, kana ĩrĩa ĩtũnyitaga o maita maingĩ maingĩ. Na nĩ ndĩrona ũgĩ ũcio kana ũmenyo ũcio, nĩ ũteithĩtie andũ nĩ gũkorwo, andũ nĩ mahotaga kwĩgitĩra kumana nayo, ona ningĩ, makahota gwĩteithia rĩrĩa makorwo makĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ta ĩyo. Kũguo nguona nĩ mageretie mũno, nĩ gũkorwo, andũ rĩu nĩ marahota kwĩgitĩra. Kwa mũhiano, nĩ mathomithagia andũ ũrĩa ũbatiĩ gũikarwo rĩrĩa kwĩna heho, ta kwĩhumba nguo ciĩna ũrugarĩ, ona ningĩ kwaga gũthiĩ kũĩguithia heho. Na meka ũguo nĩ megiragĩrĩria mĩhingo mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa ĩnyitaga andũ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna heho. Ona ningĩ, nĩ mamathomithagia ũrĩa mangĩhota kũrĩa irio theru, nĩgetha kũgirĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩmanyitaga ya kũrĩo nĩ nda, ona ningĩ ya kũharwo. Ũndũ ũngĩ, nĩ ĩmathomithagia ũhoro wa mĩrĩre, koguo, nĩ marageria na nĩgetha mahote kũhũrana ma mũrimũ wa cukari. Ona ningĩ, mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ ũndũ wa mĩrĩre ĩtarĩ mĩega.

Mbica ĩno nĩ ĩroania ta kwĩna mũrũrũngano no ũroneka nĩ mũrũrũngano wa thayũ, ona ningĩ nĩ ũroneka nĩ makuĩte kĩbandĩko, na kĩbandĩko gĩkĩ kĩroneka gĩkĩarĩrĩria ũhoro wa kũruithia ciana cia tũhĩĩ, ona ningĩ nĩ ũroneka makiuga nĩ ma kũrigĩrĩria ũrĩa twana tũu tũraruithio twa tũhĩĩ, tũranyitwo nĩ mũrimũ wa mũkingo na kũringana na kĩbandĩko gĩkĩ nĩ maronania atĩ mũrũrũngano ũyũ wekĩtwo mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi, ona ningĩ andũ aya okorwo nĩ a wendi mwega, arigitani, ona ningĩ no akorwo nĩ ikundi ta cia mũtharaba mũtune iria iteithagia andũ naningĩ ikamahe mathomo, kũogu kũringanana kĩbandĩko gĩkĩ nĩ mathomithagia andũ ũhoro wa ũrĩa mangĩhota kũrigĩrĩria na gũtũma tũhĩĩ tũkĩruithio tũtikanyitwo nĩ mũrimũ wa mũkingo.

Ũndũ wa mbere, nĩ atĩ mũtumia abatiĩ gũthiĩ kiriniki o, amenya atĩ nĩ ohete nda na kiriniki ici nĩ irĩ bata mũno nĩ gũkorwo rĩrĩa mamba gũthiĩ kiriniki ya mbere biũ nĩ mambga gũthimwo ithimi cigana ona, kĩthimi kĩmwe gĩ kũrora mathugumo make ona ningĩ kiu kĩngĩ nĩ gĩa kũrora kana ena mũrimũ, kwa mũhiano mũrimũ wa mũkingo, ona ningĩ nĩ athimagwo, ona ningĩ akarorwo we nĩ wa mũthemba ũrĩkũ wa thakame nĩ getha ĩteithie ngĩnya ndagĩtarĩ kũmenya kana nĩ abataĩ gũthecwo cindano ĩrĩa atumia amwe mathecagwo. Ũndũ ũngĩ nĩ mathimagwo pressure, ona kiro ona ũraihu. Ũndũ ũcio ũngĩ, kũrĩ ndawa maheagwo cia kũmeria o mũthenya iria cia kuongerera thakame na nĩ njega mũno kũoguo atumia arĩa mohete nda nĩ mekwendwo mathiĩ kiriniki. O ũndũ ũngĩ kiriniki ici nĩ irĩ bata nĩ gũkorwo nĩ gũthecanagwo cindano ya tetenaci ĩrĩa ĩrigagĩrĩria mũrimũ ũyũ kũnyita atumia aya. Ũndũ ũngĩ, o ũrĩa marathiĩ kiriniki ici mbere ya mahetwo ciana, nĩ mathiaga na mbere na kũrora mwana ũrĩa arakũra tondũ nĩ mathikagĩrĩria mwana o kiriniki o kiriniki na makamenya kana nĩ ara na makamenya harĩa akinyĩte kana nĩ egarũrĩte kana nĩ aikarĩte ũrĩa kũrabatarania.